Okekiriptoi moshinishek chekitemushen en imparenyun ko notet aboisien tubait ala karandait notet chemiten en taonishek chemiten sitimokalitoliten sikebolunen imparet nyun komie ole ariptoi korayon etemishei oker ole mabalaten tuguk cheu chumoinik kipchumaruk cheimuch komundui ala tuguk choton cheu koik che imuch kokochi moshinishek komunfuok komayai kasit kou en olenyolundoi nitet koimuch aboishen tubait en sait agetukul alien mushinish chuk si yan atemishei en impar kobolu ak koyoe kasit en chokchinet.